E pichani aneno tije ariyo, aneno tich mar puonjo, to aneno tich mar somo. Kuom tich mar puonjo, gima iyude iyudo ka japuonj mane osesomo puonj, nyalo bedo piny gi nyithindo. ong'iyo kaka nyithindo chalo, to bende opuonjogi. Kowuok kanyo, kochopo giko mar dwe to oyudo msara mare ma onyalo tiyogo e dongruok mare kata dongruok mag anyuolane. Kuom nyathi, to gimoyude en ni kotieko tich motiyoni, tich motiyo mar somo, bang'e kosetieko mokalo nyaka mbalariany toyudo tich, to tijno onyalo konyogo joge kata anyuola mare kata jok manie alwora mare. Moloyo bende oyudo rieko monyalo timogo gik mopogore opogore e ngima ,kamano. Bende onyalo ,onyalo yudo ka oloso osiepe manyalo konye bang'e, bang' higni mabiro bende kaka achiel kuom gigo maber moyudo kokalo kuom tich mar somo.

Gik makelo mor kaka e picha maneno kani en mokwongo aneno ka nyako, nyathi manyako ochung' ,omor, orwako lewni mag dhi e sikul. Oting'o bag bende e toke, to orwakore maber matiende ni orwakore ka nyathi manigi siso mar dhi e sikul. Koro kang'iye maber, gimanyalo bedo ni kelo ne mor en ni odhi e sikul, kochopo e sikul, odhi tiegore. Tiegruok moyudono bokonye e ngimane kata nyalo konyo miyo okony anyuola mare kod jok manie alwora mare bende. Koro mano e gima kelo mor ne nyathi manyako matin konwang'o thuolo mar dhi somo e sikul mondo omii okony ngimane mabiro.

Pich ma aneno ka en mar ngamia. Koro gima asewinjo kata ma osetimore ma asewinjo kuom le ma iluongo ni ngamia, en achiel kuom le go ma gikano e dala kata giketo kaka jamni e dala. Moloyo to kwonde ma otuo kaka e Kenya ka inyalo yude kwonde kaka Turkana kama nitie jok ma wuotho kode. En le manyalo dak kuom ndalo mathoth koonge pi mangeny ma itiyo go. Bende onyalo chiemo gamo chiemo ma malo e wi yien. Koro itiyo kode kwonde ma piny otwo. Gima asewinjo kuome kendo en le ma bende golo chak. Chagno inyalo madhe kata inyalo tim kode gik mopogore opogore. Kok kamano, to chame ema pok awinjo ka en le michamo.

Kaneno picha ni taneno ni en romo, kendo en romo mar josiasa, moloyo to josiasa mochung'ne migepe mopogore opogore to aneno ka giromo, ginyalo bedo ni giromo gi jatend piny William Ruto mobet e kom mamalo kuchocha kendo kom madiere. Koro obet kamano to josiasa moko gibet koluore to giwuoyo ewi gik mopogore opogore. Kamano. Koro magi chalona jotend migepe kata gichalona josiasa mobet kawinjo gik ma jatend piny wacho kata ng'at motelonegi e yore mag siasa wacho. Bang'e to giwuoyo kuom weche matut kata manyalo bedo ni dwaro mondo olosi.

Aluora marwa gini, gigi iloso gi othith itiyo gi kata tworo kata kok tworo to bende iloso gi kitiyo gi lewni mopogore opogore gi tigo mopogore opogore. Koro tworo kose tigo e loso gino molosgi maber mo twang'gi maber kaka otwang' no to iketo tigo mopogore opogore. To bende inyalo buke gi rangi mopogore opogore. Kamano oneno maber ne ng'at ma ne ng'ano manyiewe. To oneno maber kendone ng'at ma olose. Koro e aluora wa to gigi tiloso gi tworo to kod togo ka achiel gi tigo mopogore opogore. To jokma miyo kata jokma mon ema lose ahinya.

Pichani monyis kani en picha mar od thieth od thiethni en gi ji ariyo , nite lak tar mochu mochung'no to nitie jatuo ma obet piny kendo oketo toke maber gino manyisore kae en ni laktarni en laktar mar lak to ongi'yo leke mag jatuo kokalo gik lony ma nyasani mondo omi onee lekene maber kata maricho bange' toneno kaka okonye kamano, koro nan gimaneno kae en laktar mar lak ongi'yo leke mag jatuo mondo ongi' kanitiere moko maricho manyalobedo ni remo kata ka nitiere gimoro amora maonegobed ni otimone.

ma en tich mar riembo yie kata bet e yie manie nam kata chula, koro kinde ma okuongo mane achako ngeyo kaka iriembo yie, aparoni ne wan gi owadwa tone wadhi e nam kod yie, achiel kuom yiedhi mani nitie e wath. Koro kinde mane wan e nam, apaka ne obiro nikech ne pod wan nyithindo, apaka ne obiro tone pod wakia gim awanyalo timo nepod wakia kwango yie bende maber, apakano nochandowa mane wachiegninimo lakini ne wayudo resruok kokalo kuom osiepewa mane ni machiegni. Koro mano e gima anyalo paro ni achiel kuom ndalo machon kane apuonjora riembo yie, an kod owadwa ne wachiegni nimo to jomoko ne okonyowa, kamano

Gima biro e pacha ka aneno kang'iyo tijni, aneno ni en kar ot mar puonj. Kama japuonj nitie puonjo ji en ng'at ma ochung' mbele kachacha. En ng'at ma miyo. Nitie jok ma obet etoke koni. Gichalo rowere mobet toke koni. Kendo gima biro e pacha en ni gin rowere ma ipuonjo kae itiego gi kuom gimoro gi japuonj mochung' mbele kacha mang'eyo. Koro ochalo kaka klas kata ot mar puonj. Kame ipuonje to ji some. Mano e gima biro e pacha. Ka ang'iyo tijni to aneno ka japuonjni time maber mak mana ni nitie nyithindo moko ma moko ni mbele mano nyalo wacho ni ok giketo pach gi kuom gima japuonj wacho kata japuonj bende pok oneno gi mong'eyo openjo gimomiyo.

Kaparo gimane otimorena mae en japuonj opuonj kendo opuonjo class moro kata owuoyo gi ji mange'ny mae mbelene koro kinde mokuongo' kane atimo tijni ne pod atiegora e mbalariany ne wathie e school mar pwonjo mae itiege jogoeko ma dwabede jotij koro kuro ne en odioching' mokwongo kaka ndalo mokwongo mag chunge' mbele ji naluor ahinya magie gik ma anyalo paro, kaparo bende ni ne en japuonj en ngat matin to bende nitere jok moko madongo ma ohingi kata e higni monegobed ni ipwonjo koro mos mos ne kendo abedo makare wuoyi makare ma nyaka watieko.

Pichani ka angi'ye too aneno mane osenindo migosi Wangari Mathai mane en achiel kuom jogo mane kedo ni arita marita mar aluora e pinywa mar Kenya kae , en achiel kuom jogo mamiyo ma bende osomo ahinyaa osomo ma okalo okenge mange'ny gi tiegruok ma opogore opogore e pinywaka. koro gima ange'yo kuome ma amiye nengo' en kaneoketo chunye kabisa ne goruok mar aluora mondo aluora obet maler kipidho yien ne opidho yien kendo ne owuotho kaa gi kacha kotemo nyiso ji mondo opith yien mondo omi aluora obed maler yien bende obede mano miyowa wayueyo maber kamano